Mĩrigo ĩrĩa ya kĩmbeca arĩmi makoretwo makĩgĩa nayo nĩ ũndũ wa irio kwaga gũkũra, mahiũ kũũra kana thogora wa indo cia ũrĩmi kwongerereka nĩ ũndũ wa mogarũrũku ma rĩera nĩ atĩ, arĩmi nĩ makoragwo makĩrĩgĩrĩra irio kana mahiũ mao kũrũgamĩrĩra mabato mao ma irio, kũrĩhĩra ciana bithi, oho na tũmabataro tũngĩ tũrĩa tũkoragwo, kira mũndũ akoragwo agĩtũbatara nĩ getha gwĩkimu kĩmaica. Kogwo rĩrĩa kwagĩa na mogarũrũku ma rĩera, ta rĩu gũkorwo kwĩna ng'aragu, kana mbura yage kuura, irio cia arĩmi nĩ ikoragwo cikĩũra na njĩra nene, cigakorwo cikĩũma, na kogwo gũcũngĩrĩra hathara nene. Oho arĩmi arĩa mehokaga ng'ombe nĩ getha kũrũgamĩrĩra mabata mao; ng'ombe ici nĩ ikoragwo cigĩkua, na ũyũ nĩ ũndũ ũtumaga, oho kũgĩa na, arĩmi makorwo makĩgerera hathara nene. Oho, rĩrĩa gwakorwo gũkiura mbura ya mũihũro, mahiũ nĩ makoragwo magĩkua, kana nyeki ĩgakorwo ĩgĩkunĩkwo nĩ maaĩ mahiũ magakua, kana mĩmera igakorwo ĩgĩkuuo ni maaĩ, gũcũngĩrĩra hathara nene. Na koguo arĩmi magakorwo makĩgera mũrigo mũnene wa gwĩkimu kĩmaica.

Maũndũ marĩa maumanaga na kwongereka kwa ngaci ya kambuni, kurĩ mũkũrĩre wa mĩmera na mĩbango ya ũrĩmi nĩ atĩ, ngaci ĩno ya kambuni nĩyo andũ makoragwo makĩmĩhuhia nja, na makoragwo makĩ inhale ngaci ya Oxygen. Ngaci ĩno ya kambuni rĩrĩa yakorwo ĩkĩrutwo kuma kũrĩ andũ, nĩ ĩkoragwo ĩgĩtũmĩka harĩ mĩmera harĩ ũndũ wĩtagwo photosynthesis, kana mĩmera gũkorwo ĩgĩthondeka irio. Na ngaci ĩno rĩrĩa yatwĩka nĩ yongerereka, arĩmi no makorwo makĩgerera hathara nene tondũ irio kana mĩmera ĩbataraga gĩcunjĩ kĩa zero point three percent, kĩa ngaci ĩno. Na rĩrĩra ngaci ĩno rĩrĩa yakorwo ĩĩ nyingi, irio citikoragwo cigĩkũra wega. Na ũyũ nĩ ũndũ ũcũngagĩrĩra hathara nene, tondũ irio citigũkorwo cigĩthondeka irio wega tondũ kĩndũ gĩothe rĩrĩa gĩakorwo gĩ kĩingĩ, nĩ gĩtwĩkaga gĩatwĩka poison, na gĩkaga kũhũthĩka mũno harĩ mĩmera. Koguo ngaci ĩno yongerereka, nĩ ĩtũmaga mĩmera ndĩgakorwo ĩgĩkũra wega, na koguo gũcũngĩrĩra hathara kurĩ mĩbango ya ũrĩmi ngũrani ngũrani.